Hoteri ya Villa Rosa Kempinski nĩ hoteri ĩĩ ngumo nene mũno na rĩtwa rĩa hoteri ĩno nĩ rĩtheremete mabũrũri maingĩ mũno mũno mũno. Nĩ ĩrĩ mĩthemba ĩtatũ ya marĩhi mao, nĩ kũrĩ ya mbere ĩtagwo super room nĩyo twĩtaga rumu ĩrĩa ya kawaida ĩrĩhaga ndora magana merĩ na ithano ũtukũ ũmwe. Nĩ kũrĩ rumu ĩyo ĩngĩ ĩtagwo deluxe room nĩ rumu ĩĩ gatagatĩ-inĩ, ti ya andũ arĩa a mbeca cia goro mũno kana arĩa a mbeca nyinyi, ũtukũ ũmwe ĩrĩhagia magana merĩ ma mĩrongo ithathatũ ndora. Na nĩ kũrĩ rumu ĩrĩa ĩĩ goro mũno ĩtagwo kings room na nĩyo twĩtaga rumu ya mũthamaki, na ĩrĩhagwo magana merĩ ma mĩrongo ĩtandatũ na kenda ndora cia thĩiniĩ wa thĩ.

Ndona mbica ĩno nĩ ndĩrona hena borithi ciĩkĩrĩte uniform ciao, na ironeka o mũndũ ena karamu na mabuku, nĩ gũthoma marathoma, nĩ ta mokĩte kĩndũ gĩtagwo seminar kũrĩa mokaga gũthomithio mĩtugo mĩega ya gũikarania na andũ, na maikaranie na andũ mendanĩte, gũtarĩ na maũndũ moru. Borithi nĩ ironania ciĩ ngenu mũno, amwe nginya makĩoya rekondi, ya kĩrĩa kĩratarĩrio harĩa mbere, nĩ ũndũ wa magegania ũyũ.